Ũndũ ũrĩa nyendete muno wa Wangari, professor Wangari Maathai, nĩ ũndũ nĩambĩrĩirie gĩkundi kĩa ũhandi wa mĩtĩ, Green Belt Movement, na nĩ gĩkundi kĩrutaga wĩra mwega wa kũhanda mĩtĩ bũrũri-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ wothe. Na ũndũ ũngĩ nyendete wa Wangarĩ Maathai nĩatĩ, nĩahotire gũcindana iheo cia Nobel Peace Prize, na arĩ mũtumia wa mbere wa Afrika gũcida kĩndũ ta gĩkĩ.

Ngwĩciria aya nĩ, ici nĩ thigari cia nyamũ cia kũrora nyamũ, aah nĩ metagwo rĩrĩa nyamũ ta, njogu, kana hihi mĩrũthi, ona ngarĩ cioneka matũra, magoka magacinyita, na nĩ kũroneka thigari aya nĩ marutĩte wĩra mwega mũno, tond ona mena kĩheyo kĩrĩa mahetwo nĩ ũndũ wa wĩra wao mwega.

Ndona ũũ mbica-inĩ ĩno ĩronania bengi ya KCB, na Sacco ya Rafiki, Sacco ĩteithagia kũigithia mbia, na waigithia mbia kuma mĩeri ĩtatũ nginya ĩtandatũ nĩ makũheaga marũni, kĩndũ kĩngĩ bengi onayo nĩ ĩheanaga marũni na nĩ ĩteithagia mũndũ kũiga mbica ciake, nĩ ũndũ wa hau kabere, aah ngwĩciria indo ici igĩrĩ, Sacco na bengi nĩ citeithagia mũndũ kũiga mbia ciake, na ũndũ ũngĩ ĩgateithia kũheyana marũni.

Ingĩ no nyende mwana wakwa athomere yunĩvasĩtĩ wa Dedan kimathi ĩrĩa ĩkoragwo nyerĩ, tondũ wa mbere yunĩvasĩtĩ ũcio yonanagia kothi, nĩ yonanagia kothi ta cia engineering IT na science wega , nĩ ĩbundithanagia wega, na kothi icio nĩcio citũmaga ĩkĩrwo na ngumo, ũndũ ũngĩ yunĩvasĩtĩ ĩno nĩ yũĩkaine nĩ ũndũ wa mĩtugo, a arutwo a kũu mena me mĩtugo mĩega , kĩndũ kĩngĩ nĩ nyerĩ nĩ kũndũ kwega gwa gũthomera tondũ gũtirĩ na heho na gũtirĩ na rugarĩ mũno, kwoguo nĩ kũndũ kwega gwa gũthomera, kĩndũ kĩngĩ yunĩvasĩtĩ ĩno yonagia arutwo ao a bata wa kwĩhingũrĩra wĩra matigeterere kwandĩkwo, kwoguo nĩ ĩmabundithagia maũndũ ma wonjoria mũno.

Nĩgetha gwĩka kĩndũ gĩkĩ gĩa gũthima andũ pressure, ũrabatara o gũkorwo na macini ya pressure, na ũmenyo wa kuoha macini ĩno wega nĩgetha ĩhote kũheana maumĩrĩra mega, na ma maa. Kĩndũ kĩngĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩmenya, gũkorwo na ũmenyo wa, thakame rĩ, yagĩrĩirwo gukorwo ĩna pressure ĩigana atĩa, nĩgetha kũmenya kana mũndũ nĩ mũrwaru, kana thakame yake ĩrathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kana thakame yake nĩ ĩrathiĩ kahora mũno kana ĩgathiĩ naihenya mũno, nĩgetha ũhote kũmenya kana ena mũrimũ ũcio wa thakame.

Mbica ĩno ĩronania banjeti ya thirikari ya mwaka ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ , na ngiri mĩrongo ĩrĩ na itatũ, ĩrĩa ĩrutagwo o mwaka o mwaka thirikari , rĩrĩa banjeti ĩno yarutirwo nĩ rĩrĩa thirikari ĩno ya Kenya kwanza yarĩ wathani-inĩ, thirikari ya William Ruto , na thirikari ya William Ruto ũrĩa tũĩ ĩna maindo indo inya iria cia bata mũno, indo inya nene iria ciheagwo , iria ciheagwo na ũritũ cioyagwo na ũritũ mũno ta waki wa nyũmba na maũndũ ta macio.

Chandarana Food plus nĩ nduka nene ya supermarket, ĩrĩa ĩkoragwo thĩiniĩ wa mĩciĩ mĩnene thĩiniĩ a bũrũri, mĩciĩ mĩnene ta Nairobi, gĩthumo, mombatha, nĩ ĩrĩ indo ta, yendagia indo cia kuma mũgũnda ta waru, nyama, indo ta, ona nĩ irutaga indo kuma mabũrũri ma nja, koguo nduka ĩno ĩkoragwo ĩ ya mwanya mũno.

Mũbango wa SHA, nĩ mũbango wambĩrĩirio mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩna, aah mweri-inĩ wa kenda, harĩa thirikari ĩno ya Ruto yendaga gũcenjia ũrigitani, marĩhi ma ũrigitani, koguo a mũbango wa SHA nĩ gũtũma ũrigitani ũkorwo kũrĩ andũ othe, andũ othe bata nĩ ũkorwo wĩyandĩkithĩtie.

Mbica ĩno ĩronania wabici nene cia Randa Coach na gũkũ nĩkuo mũndũ athiaga kũgata tigiti wake wa gũthiĩ kũrĩa arenda. Ngwĩciria mbathi ici cithiaga kauntĩ-inĩ ta ya Mombatha, gĩthumo, kuuma kauntĩ-inĩ ya Nairobi, koguo nĩ ũkaga ũkagata tigiti yaku, na rĩrĩa ũngĩenda gũthiĩ, nĩgetha mũthenya ũcio wakinya no gũka, ũkaingĩra ngari-inĩ. Nĩ ĩhũthagi maũndũ na ĩkahonokia mathaa maingĩ mũno.

Ndigwĩciria arĩmi nĩmaheagwo gĩthomo kĩiganu, wĩgiĩ, kĩgiĩ mbeca, tondũ nĩũkuona arĩmi aingĩ nĩmaragerera moritũ manene manene, na ngwĩciria ona thirikari itũ nĩ ĩgũithĩtie arĩmi, nĩũndũ wa, tondũ nigũkorwo matirĩ na thoko njega, kana indo ciao matiraciendia na mbeca njega, koguo ũgakora mũrĩmi ndarahota gũcokia mbeca iria ahũthĩrĩte mũgũnda-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩngwĩciria thirikari yagirĩire gũkorwo na mũbango wa arĩmi, arĩmi makaheo kĩgĩna kĩao na magathiĩ makonio indo iria mangĩhota kũhanda ciina mbeca, nĩgetha magĩe, macokie mbeca ciao naihenya.

Mbica ĩno ĩhũrĩirwo bengi-inĩ ĩmwe, bengi-inĩ ĩmwe ya gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, ĩronania andũ magĩtangĩkĩrwo, ĩno nĩ, haha nĩ handũ ha marĩhi kana gũtũma mbia ona kũruta mbeca, koguo mgwĩciria mokite kuoya mbeca ciao bengi, kana hihi marehete maceki, maneo mbeca.

Health tech nĩ mũbango wambĩrĩrie gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa Abirika, na gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, harĩa mũndũ arabatara o gũkorwo na thimũ, nĩgetha amũkĩre motungata ma ũgima wa mwĩrĩ, aah ũndũ ũyũ ũhanĩkaga kũndũ kũrĩa gũtarĩ na thibitarĩ nyingĩ, koguo marĩgĩtarĩ magoka harĩa ũrĩ, aah magakũrigita na magagũtiga na ndawa, kĩndũ kĩngĩ nĩ gũkorwo na apu iria ciraramata mũrimũ, ta M-tiba aah nĩ ciroraga mũrimũ na cigakwĩra kana nĩ ũrathiĩ na mbere na njĩra njega, aah kana hihi mũrimũ ũcio ũrenda gũkorwo ũkĩramatwo rĩngĩ thibitarĩ-inĩ, kĩndũ kĩngĩ nĩ gũkorwo atĩ aah Health tech nĩ ĩgũteithia maũndũ ma mũrwaru magakorwo kompiuta-inĩ, koguo o ndagĩtarĩ oka, nĩ arona mũrwaru ũrĩa arathiĩ na mbere.

Ngwĩciria aya nĩ, ũyũ nĩ mũcemanio wa atumia na athuri, na nĩ mĩcemanio ĩkagwo icigo-inĩ nyingĩ. Hihi marehetwo hamwe nĩ kambuni, kana kambuni ĩtarĩ ya gĩthirikari, magabundithio ũhoro wa kũmenyerera meciria mao na bata wa ũgima wa mwĩrĩ wa meciria, maũndũ marĩa mangĩka hihi nnĩ kũhũrana na , kana kũgiginyana na mũtũrĩre, matekũgũa mathĩna-inĩ ma meciria.

Ũguni wa kũrĩhĩra ngari, marĩhi wa ngari thimũ-inĩ nĩ ũrĩ na ũguni. Wambere nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũrahonokia mathaa, andũ matirabatara kũbanga raini mũthenya mũgima nĩgetha mahote kũrĩha marĩhi maya ma ngari. Ũndũ ũngĩ nĩ ĩranyihia ungumania, tondũ mbeca cirathiĩ akaunti-inĩ ĩmwe, koguo ũgakora mũndũ ũrĩa ũrarĩhĩra ngari yake ndararĩha mbeca nyingĩ gũkĩra urĩa ciagĩrĩire koguo nĩ ĩranyihia ungumania.

ICT Authority nĩ rũhonge rwa gĩthirikari, rũrĩa rũramataga maũndũ marĩa marahũthĩra kĩndũ ta tekinoronjĩ, na intaneti, ta nĩyo ĩramataga eCitizen, na Huduma. Kĩndũ kĩngĩ nĩyo, nĩ rũhonge rũrĩa rũbundithagia aruti a wĩra a gĩthirikari kũhũthĩra ng'enda ici. Ũndũ ũngĩ nĩ ĩramataga maũndũ ma gĩthirikari marĩa marabatara tekinoronjĩ.

Kĩrĩma kĩrĩa ndĩrĩ ndathiĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kĩrĩma kĩa Longonot , na twathire kũhaiba kĩrĩma kĩu tondũ gatagatĩ kuonekaga tarĩ kĩrĩma kĩrima kĩho, na kwoguo twoire mathaa matano kũhaica kĩrĩma gĩkĩ , na tũgĩcoka twa haiba tũkĩhũra mbica a hamwe na arata akwa , gatagatĩ nĩ twonire kwĩna mũtitũ, mũtitũ wĩ nyamũ nyingĩ mũno, na nĩ twa cokire tũgĩcoka mũciĩ , no nĩ twa nogire mũno tondũ karũgendo kau gatikoragwo ge kahũthũ.

Ngwĩciria ĩno mbica nĩ mbica yoirwo rĩrĩa kwarĩ na ũhiki wa mũini wĩ gatũ wa nyimbo cia Kĩjaruo, cia ndaci ũrĩa ũthiaga na rĩtwa Prince Indah, rĩrĩa ahikirie mũtumia wake Yvone kauntĩ-inĩ ya Homa Bay, na kũrĩa kwarĩ na kigongona kĩnene mũno kĩa ũhiki na andũ me gatũ nĩmokĩte ũhiki-inĩ na moyire mbica ĩno nĩgetha kũririkana mũthenya ũyũ mĩaka-ini ona ya hau kabere.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, na kĩonekaga nĩ airĩtu muno mũno, tondũ nĩo moĩkaine gũkuua indo ciao kũhũthĩra mbagi ĩno, ya gwĩkĩra, na ĩkĩragwo indo cia kũhũthĩra o mũthenya o mũthenya ta thimũ, tissue, na maũndũ ta macio.

Ngwĩciria aya nĩ atumia erĩ marutaga wĩra thĩiniĩ wa thirikari, na mũtumia ũmwe aroneka agĩĩkĩra sign yake harĩ maratathi, koguo kuonania atĩ nĩmahinga mbiacara ĩno, kana hihi nĩonania atĩ auma gũkũ na ekĩra sign yake.

Uhuru Park nĩ handũ ha andũ othe, ciana nginya aciari, nginya andũ akũrũ nomathiĩ. Kĩndũ kĩambere, wĩ mũndũ mũgima ũrabatara o gũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, na wĩ mũgendi nĩ ũrĩhaga marĩhi gate -inĩ. Ũndũ ũngĩ niĩ nyendete gũthiĩ park -inĩ ĩyo ya Uhuru nĩũndũ nĩ park njega mũno, nĩyathondekirwo na nĩ park njega muno wambere. Nĩ ĩrĩ handũ ha gũikara koguo nĩ ĩrĩ na itĩ cia gũikarĩra, koguo ndũrabatara gũkorwo atĩ ũkĩnakio nĩ kũgĩa gĩko hihi nĩũndũ wa gũikara nyeki-inĩ. Ũndũ ũngĩ nikũrĩ na endia a indo cia ciana, na indo ta mĩthuguiti, thuiti, koguo ciana citihũtaga. Ũndũ ũngĩ Uhuru Park nĩ ĩrĩ maaĩ, maaĩ koguo andũ nĩmathiaga na gatarũ wathiĩ kũu.

Kambuni ya Coca-Cola ĩkoragwo na wabici ciao Lavingto Nairobi, na nĩ ĩthondekaga indo cia kũnyua ta Fanta, ĩthondekaga Fanta, nĩ ĩthondekaga Coke, ĩthondekaga Sprite, ĩĩ nĩ ĩthondekaga indo cia kũnyua ta icio, na niĩ kĩrĩa nyendete nĩ Sprite, ĩ hehu nĩ ĩkoragwo ĩ njega mũno.

Hĩndĩ ya mũtongoria ũrĩa warĩ ho Uhuru Kenyatta, nĩekire ũthii wa nambere ta gwaka barabara, mabarabara maingĩ mũno nĩmaakirwo rĩrĩa arĩ mũtongoria wa bũrũri, kĩndu kĩngĩ ekire, ũgima wa mwĩrĩ nĩwarĩ mwega mũno, tondũ kwarĩ na NHIF ĩrĩa yateithagia kũrĩha mbirũ cia gĩthibitarĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ kwarĩ na, wathani-inĩ wake nĩ kwarĩ na kĩndũ twetaga Linda Mama, harĩa yarĩhagĩra atumia arĩa marathiĩ kũgĩa ciana, koguo ũndũ ũcio nĩwateithĩrĩirie mũno atumia.

Marũa marĩa ũrabatara nĩgetha gũthurana, ũrabatara o gũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, kĩndu kĩngĩ urabatara o gũthiĩ kũrĩa ĩjenti a, ĩjenti kuuma rũhonge rwa IEBC makoragwo, woye irore ciaku na makuoye mbica nĩgetha ũkorwo wandĩkĩtwo ta mũhũrani, mũhũri wa kura bũrũri-inĩ, na gĩthurano-inĩ nĩ ũkahota gũthurana.

Mũbango wa M-Pesa ũrĩa ũkoragwo rungu rwa kambuni ya Safaricom, nĩ mũbango ũteithĩtie mũno wonjoria. Rĩu thaa ici, wakorwo wĩ muonjorithia na wĩna Till Number yaku, kana wĩna Pochi La Biashara, nĩũrahota kũheo rũni nĩ kambuni ĩno nene ya Safaricom. Ningĩ nĩ ĩrateithia tondũ muonjorithia nĩ arahota kũiga mbeca cigathiĩ thimu-inĩ. Koguo nĩũrakora atĩ mbeca ciake cia mahũthĩro na cia mbiacara nĩarahota gũcigayania.

Ĩno nĩ cukuru nene mũno ĩrĩa ya university, ya Kenyatta university, ĩrĩa ĩkoragwo barabara-inĩ nene ya Thika, arutwo aingĩ nĩmathomagĩra cukuru ĩno. Nĩ cukuru mũnene mũno na nĩ ũrĩ kothi ya ũrĩgĩtari, nĩ ĩrĩ kothi cia tekinoronjĩ, nĩ ĩrĩ kothi cia engineering, na kothi ta icio nyingĩ.

Ndona ũũ, ngwĩciria nĩ andũ matũmĩtwo nĩ thirikari mooke mathomithie andũ ũhoro wa kũgĩa ciana na bata wa kwĩgitĩra mĩrimũ kũhũthĩra mĩbira, na magateithia andũ maũndũ marĩa magĩrĩirwo kũmenya kamũira matuĩke nĩ makinya handũ hau ha gũkoma hamwe.

Rũhonge rwa NTSA bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ ũrutaga mawĩra ngũrani ngũrani, ta wa mbere nĩyo ĩheanaga marũa ma ũtwarithia wa ngari bũrũri-inĩ. Wakeri, nĩyo ĩheanaga, nĩyo ĩthondekaga mawatho ma barabara. Ũndũ ũngĩ NTSA nĩyo, nĩruo rũhonge rũkoragwo rũkĩramata ngari cia thirikari bũrũri-inĩ.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno, tondũ nĩ ũtũmaga andũ matikariganĩrwo nĩ nyimbo cia rũrĩrĩ rwao, na ũndũ ũyũ wĩ bata muno na ona ciana nĩ cithiaga kũndũ kũnene mũno makĩina nyimbo ici cia ndaci, nĩgũkoragwo na mũbango ũyũ harĩ macukuru ma primary na secondary o mwaka o mwaka.

Kauntĩ-inĩ ya Embu nĩ ĩheanga passport na passport ciheanagwo wabici-inĩ cia Huduma, taũni-inĩ ĩno, ona ningĩ nĩ ũheagwo passport yaku thĩiniĩ wa wabici ya immigration ya gũũka bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩkũrĩ wabici ĩyo koguo wathiĩ kũu no ũhote kũheo passport yaku.